Bik ab tukoshek konoki beek minutik kwak amunun imuche kokagee ropta komorobon ko yon momyor beek minutoi amun mii tukoshek komuche koyomyo ak koibji nitok eeh minindet konyorji gee asara neo kitiyengee monyor beek minutik, imuche koraa konaka beek minutik chik chekokoboishen niton kotoreti soiti amun mowendii kobeti rabinishek chekoboishek koal beek ak monyorjin geen eeh kemeut agetukul minutik chik, nyorchin gee chekondok ee yealda minutik chik ak moole kora ee omitwoki cheu inkwek amun kimin.

Kastoma kokiororwon kelenchon tukani iripleseni lainishek, kaikai toreton en chebchebindo nemii barak iriplesenwon lainit amuun kokichorenan simoit akomiten lainishek tukul simoit noton, komoche eeh oboishen rabishek chemiten laininoton, toreton iriplesenwon akinemwon rabishek akityo ialdewon okot simoit en tukaning'ung'et.